Ore ena aitubului, ore eninko pee inya naa atua shai ipik, Ashu teniyieru sii ninye aa nkuti benek taa naa ore pee ipik atua shai naa keeta olchamei sidai oleng, neeku kishamu shai esidai